Somanet noto nebo sokat kotoreti kipsomaninik eng' oratinwek chechang' mising' netai kotoreti ichek eng' ng'alek choto chebo somanet neoei konyumyum ichek ng'alek choto chebo somanet amu imuchei koboishe kipsomaninik ng'alek cheu chotok chebo simoishek komitei sukulishek chechwai komuji kora iche koboishe simoit eng' ng'alekab tiemutik akot atkan kora yo mitei ichek ole loo ak sukulishek choto komuji koboishe simoit kotar tiemutik choto kora yo tesei tai ichek ak somanet nenywai komuji koboishe simoit kora kotebe akobo tukun choto chemokjingei chebo somanet nenywai kora ko ng'alekab simoit ko much kotoret ichek eng' tetutik choto chebo somanet noto nenywanet

Somanetab sokat ko somanet nebo kamonut mising' ako imuchi kotoret somanet eng' oratinwek chechang' mising' noto komuchi kotoret netai konyumyum somanet noto nebo kipsomaninik at kan kora mi kipsomaninik komosta ne loo ak sukulishek chekwai akonyolu ichek kwai tiemutik choto chebo atkan kora komuchi ichek koboishe simoishek chekwach chebo keunek kora komi ichek komosta noto nemi emetab sang' konyolu korutochi anan kobirchi iche chemi emotinwek chebo Kenya koboishe simoishek ako ng'ololso ichek akobo ng'alek choto kora chebo somanet noto nenywanet